Thĩiniĩ wa maũndũ marĩa ndĩrona haha nĩ ndĩrona rĩrĩ nĩ itũũra rĩkũrĩte, kwĩna mũgũnda mwega, kwĩna barabara, kwĩna maaĩ, kwĩna mĩciĩ, kwĩna macukuru, nĩ kũroneka kwĩna mathibitarĩ. Kwoguo thĩiniĩ wa itũra rĩu kwĩna maũndũ maingĩ marakenia mũndũ kwoguo ona mũndũ angĩtuĩka wa gũikara kũu no arĩme no aige biacara to kwĩna andũ mangĩgũbromoti rĩrĩa ũraruta wĩra itũrainĩ rĩu ona kwĩna mabarabara kwoguo rĩrĩa ũgũtuĩka wa kũrĩma ndũgathĩnĩka nĩũndũ wa maũndũ makuumĩria mĩrigo iyo na gũtwara thoko kwoguo itũra rĩu rĩna maũndũ maingĩ mangĩtuĩka magũkenia mũndũ. Na nĩguo ndona kwĩna nginya mĩtĩ kwĩna rĩera rĩega rĩu rĩrĩa mũndũ agũtuĩka wa kũrĩikara no akene na atuĩke wa gũkũra na makũranie na arĩa angĩ matuĩke agũteitania na gũkoneka ona ndũngĩthĩna to nĩ kuoneka kwĩna maaĩ, kwĩna mĩciĩ na thitima. Nĩ maũndũ maingĩ matuĩka nĩ makũngenia thĩiniĩ wa itũũra rĩu.

Wa mbere nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ibuku rĩa kũmenya kĩrĩa ng'ombe ĩyo ĩrakũhe o mũthenya, akorwo nĩ iria ũkamenya ngombe ĩyo ĩrakũhe rita cigana o mũthenya o mũthenya, nĩguo ũkamenya kana nĩ ĩragũteithia kana ndĩragũteithia. Ibuku ria kerĩ, nĩũbatiĩ gũkorwo na rekondi ya kuonania mũthenya ũrĩa ng'ombe ĩyo yaheirwo ndume, nĩguo ũkahota kũmenya mũthenya ũrĩa ĩgaciara. Ibuku rĩngĩ rĩa gatatũ, nĩũbatiĩ kũmenya kĩrĩa ng'ombe ĩyo ĩrahũthĩra, akorwo nĩ irio wagũra, akorwo nĩ cumbĩ, akorwo nĩ ũmĩgũrĩire ndawa, akorwo nĩ ũmĩtĩire ndagĩtarĩ, nĩ wagĩrĩire gũkorwo na rekondi ĩyo. Nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ibuku rĩngĩ rĩa kwandĩkwo maũndũ marĩa ng'ombe ĩyo yarigitwo, akorwo nĩ ĩrarĩ ndwaru, ũrĩa yarigitirwo, ndawa irĩa yaheirwo na mũthenya ũrĩa yarwarire, nĩũbatiĩ gũkorwo na ibuku rĩu. He mĩrimũ ĩngĩ ĩthecagwo ng'ombe rĩrĩa ciragirĩrĩrio kuumana na mĩrimũ, ũgakorwo na ibũkũ rĩu rĩa kũgirĩrĩria mĩrimũ ya kanua na maniũrũ, na ĩyo ĩngĩ ĩrigitagwo ũkorwo na rekondi ya kuonania atĩ, ng'ombe yaku nĩ ya thecirwo kumana na mũrimũ ũcio, rĩu ũkorwo na mabuku mau.

Nĩndĩrakena ndona mbĩca-inĩ ĩyo kwĩna andũ aingĩ me hau. Na nĩ kũroneka kwĩna mũgũnda mũnene na mũthaka, rĩu andũ acio rĩrĩa mekũnyitana nĩ wĩra mararuta makarĩma, makarĩmĩra irio, makagetha ciatuĩka ciakinya ihinda rĩa kũgethwo. Nĩ maroneka rĩrĩa manyitanĩte ũguo matingĩhũta, bũrũri nĩ ũgũkũra, gũtirĩ hĩndĩ makaga irio ciakũrĩa, ciana ciao hau no ho cirĩhũnagĩra, makagĩa ciringi ya gwĩkĩra mũhuko, koguo ciana ciao gũtirĩ hĩndĩ cigatuĩka ciakũingatwo thĩiniĩ wa thukuru, atĩ nĩ magire mbia cia kũmarĩhĩra, kana ciana ciao cituĩke ciakũaga kĩndũ gia kũrĩa, tondũ o ũrĩa mararuta wĩra ũcio, matikwaga kĩndũ gia gũtwarĩra ciana ciao, mabiacara no magũtuika magũkũra tondũ rĩrĩ, irio icio ciagethwo no igũtuĩka ciagũtwarwo mathoko, arĩa matarĩ na mĩgũnda mone gia kũria, aria me kũnene makinyĩrwo na Ngaĩ agatuĩka wa kũrathima mĩgũnda ĩyo, ndĩkanage irio nĩguo arĩa me kũnene na arĩa me gũkũhĩ makona gĩa kũrĩa, nao arĩa maraheyo wĩra magatuĩka akũruta, makona handũ ha kũrokaga o mũthenya makona wĩra wa kũrutaga, nĩguo matuĩke agũkũria bũrũri, na bũrũri witũ ũtuĩke wa gũthiĩ na mbere.